Ee, asewito omenda kokalo kuom jomecho e yor simb ong'we. Jome, jomecho moko yande ogochona ka gilero ni gin jo Safaricom, ka ginyisa ni namba na ji ariyo tiyo go. Bende ne gi nyisa ni aornegi pesa madirom siling aluf ariyo, mondo gilor namba mar jal moro machielo matiyogi kod namba na no. Ne aoro negi aluf ariyo no, kuom, kokalo e namba mane gimiya. Bangé ne ayudo ni kara jogi ne ok gin jo Safaricom, kendo ne gin jomecho. Ne aoro namba gi no kokalo e yor ote machuok ne jo Safaricom e namba mar adek, adek, adek. Bangé jo Safaricom nokao negi hatua ba nochako luo gi mos mos. Jo Safaricom noyudogi, kendo nomakogi, bangé negi, nokalgi kuom chik matek.

Adhi e app ma mpesa, kaeto adhi kar oro pesa. Bangé ibiro nyisa ni aketi namba ma adwaro oro e pesano. Aketo namba ma adwa oro e pesa, kuom ranyisi, nono, abiriyo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Bangé, gibiro nyisa ni mondo aket omenda ma adwa keto. Abroketo omenda ma adwa orone, kuom ranyisi anyalo keto siling elufu ariyo. Gibiro nyisa ni mondo aket PIN mara mar mpesa, abiro keto PIN, kaeto abiro oro pesa no. Jogo biro orona ote machuok kapenja ka be adwa oro pesa no ne ngát ma nyinge chal kama kama, abiro yie, kaeto aoro pesa no. Bangé, gibiro oro na ote machuok, kagi miya ranyisi ni aoro pesa ne jal ma kama kama, abiro yie ni pesa odhi ne jalno.

Mae en ginoendo ma inyalo tigo ne olo ne cham pi e puothe madong dongo mag cham. Puothegoendo mag oduma kata puothegoendo mag mchele. Kuom ranyisi e pichani, wan gi gini kaolone oduma pi e puodho moro maduong'. Ni mar puodhoni duong' kendo dhano oknyal olo pi e puodhoni kende. Itiyokode ahinya e kuonde go motwo ahinya, to kendo pi onge kata koth moromo mar cham onge. Bende inyalo ti kode ne olo yath ne cham kuonde mopogore opogore. Itiyokode e puothe madongo ne olone cham yath, kuondego ma dhano ok nyaolone cham e puodho te yath. Yadhgo iolo mar mondo mi onego kutego machamo cham ahinya. Bende gini nyisowa picha noendo mar pur kod ohala. Ni mar ma en puodhonoendo maduong' ahinya, ma itiyogo ahinya ahinya kata gi sirikal. Nimar yudo cham goeko ma ji nyalo chamo e piny mangima.

E pichani wan kod anguro mopogore opogore, angurogi orit maber kendo dendgi neno maler ahinya. Anguro ni koda kony mopogore opogore ne japith mare. Anguro inyalo tigo e yor yudo pesa, japur nyalo uso anguro bang' ka anguro ne go osebedo madongo, to oyudo pesa monyalo tiyogo e yorene mag ngimane mapile. Anguro bende nikoda ring'o mamit ahinya, ring anguro oher gi ji mang'eny ahinya. Bang' yang'o anguro, japur nyalo dhi uso anguro to bang'e oboyudo pesa kowuok kuom ring anguro noendo. Owuoyo mawuok kuom anguro inyalo tigo kaka manyiwa e seche ma ipitho e puodho. Manyiwa mag anguro oseyudore ni miyo cham bedo mabeyo kendo cham pichni ahinya e puothe ma ka koda kacha. Anguro bende nyuolo nyithindo mang'eny. Kendo anguro nyuol bang' dweche adek ka dweche adek, anguro nyalo nyuolo nyithindo mahawo kata piero ariyo ma bang'e biro miyo japur bedo mamor. Kuom mano, anguro ni koda kony ma opogore opogore ka koda kacha ma miyo japur bedo mamor kuom pidho anguro.

E pichani ka angíyo, to aneno ka pur mar apilo ema dhi mbele. Ma chalo puodho ma japur moro mar tiyo tij pur mar apilo, opidho e apilo mage, kendo apilo negi osedongo ahinya, kendo oseromo mondo mi ogol e puodho, kendo mondo omi, oti go e yore mopogore opogore. Japur nyalo uso apilo negi mondo oyud pesa ma okonyorego e ngimane ma pile pile, e yore mopogore, kae koda kacha. Apilo bende gero del, e yore ma kae koda kacha. Inyalo ti kode kaka achiel kuom chiemogo eko magero del. Apilo bende imedo e chiemo mopogore opogore, kendo apilo medo ndhadhu e chiemo. Nitiere jok ma ohero apilo ahinya e chiemo mopogore opogore. Apilo bende inyalo tii go kaka gige tedo, matedo chiemo mopogore opogore. Kuom ranyisi, chiemo kaka pilao imedo e apilo, eka mondo obed mamit, kendo maber ahinya. Apilo bende inyalo tii go e loso chiemo ma nyachon, ni mar jomachon nohero apilo ahinya. Kendo ne nyaka gimed e chiemo eka chiemo margi ne bedo mamit ahinya.

Mananas iloso e yo machal kamae. Mokwongo ipuro puodho maber kendo ineno ni puodho obedo maber ahinya. Bang' puro puodho mosebedo maber, iketo manyiwa ma oromo e puodho kanyo. Ibogoyo laini e puodho, nimar mananas ipidho e laini. Wiye mananas manong'adi to ipidho elainigo manigoyogo, to iolonegi pi. Kagiseromo doyo, to ibirodoyo mananas meki e puoho. Bende ibiro goyone mananas meki yath mondo ogeng' kute mokamoka manyalo bedo ni nyalo kethoni mananas kaachiel koda tuoche goeko manyalo mako mananas meki. Bang' dweche apar gaboro nyaka dweche prariyo gang'wen, ibrogolo mananas meki e puodho ka oseromo golo. Ibiro golo to ilosogi kendo ineno ni gibedo mabeyo ahinya. Bang'e ka iselosogi to ibro orogi kendo iboketogi ba iusgi e chirni mopogore opogore e piny mangima. Mananas bende inyalo losgodo math mopogore opogore, koriwo kanyo kata jus mantie jus molos gi mananas.

Donjie akaont mari mar PayPal, kendo iket nonro magi duto ma owinjore kaka dwarore. Bang' kiseketo nonro magi duto kaka dwarore, dhiye kar pesa kendo iket kar golo pesa. Kiseyiero kar golo pesa to iyiero kaka idwaro ni pesa no obini. Ka idwaro ni pesa no obini e yor bengi, kata idwaroni obini e simo, kata idwaroni odhi e bengi moramora, kata kidwaroni pesa no obini e yor mar cheque. Bang' mano, ket omenda midwa golo, ng'i kendo inon kabe pesa midwagolono en ata malo mar kamano. Rit mondo pesa ni ochop e bengi, kata ochopni e simu, kata obini e yo mar cheque. Pesa mabiro e bengi, nyalo tieko ndalo mang'eny kaka ndalo ariyo nyaka adek. Bang'e to rit mondo pesa ni odonji. Kamano ekaka inyalo golo omenda mari ma oorni kokalo kuom PayPal.

Ee, ber tiyo kod apps mag mbui e yor kungo. Apps gi yot yudo kendo inyalo yudogi kumoro amora. Apps gi inyalo bedogo e simo kendo inyalo tiyokode sa asaya ma idwaro tiyo kode. Kendo inyalo golo pesa kata keto pesa, katinyalo kungo pesa e samoramora ma idwaro. Mar ariyo, apps gi bende nyalo konyi mondo ikung kuom kinde moro. Apps gi miyi thuolo mar loro kungo mari kuom dweche moko kata kuom higa, kata kuom higni moko. Kendo konyo mondo ng'ato okan pesa ne modwaro timogo gimoro kaka gedo kata losogo gire moro manyakonye bang'e kuom kinde malach. Kendo apps gi loroni kendo miyo okinyal golo pesa no nyaka kinde mane in iwuon iketo ni idwagolo pesa no kata nidwatiyo gi pesa no rumi. Apps gi bende nyalo miyo pesa ni ma ikano nywolre. Kikano pesa kuom dweche moko kata kuom higa, pesa ni nywolore mos mos. Kendo kochopo odieochieng' maidwa golo pesa ni ni, biro yudo ka pesa ni ni osenywolore kendo omedore e ata malo mopogore opogore kaluwore koda app ma itiyogo.

Yot mondo ng'ato oyud hola kowuok e bengi, nikech bengi kapok omi hola ,nyaka gibed kod nonro mari makare. Kaka iyudo pesa, kaachiel koda pesano miyudo e kinde kata dwe ka dwe. Bende bengi nitie koda kinde ma omiyi kata kinde ma otiyogo eka mondo one kabende inyalo yudo pesano endo. Bengi bende bedo gi nonro magi ma kiling' ling' ma eka ginyalo yudo kaka gimiyi pesa mopogre opogre. Bende bengi chiwo pesa ma opogre opogre, ginyalo miyi pesa mari mar ng'ato achiel kata pesa mitiyogo kuom ji mang'eny kata pesa munyalo tiyogo kaka ji mang'eny kata e chama. Bengi ka bengi nikod atamalo mare ma okawo mar ohala e wi hola ma omiyo jok mage matiyo kod bengino. Kuom jogo machulo hola ,bengi miyogi atamalo mapiny, ka ,mopogore kjod jogo endo mapok otemoga kawo hola mora mora e bengi kaachiel kod ajogo endo makawo hola to kawo ndalo mathoth kapok ochulo hola mekgi.

Ber mondo ng'ato okaw hola mar chako ohala e sacco moloyo ka okawo holano e bengi. Nimar bengi dwaro nonro mang'eny koting'o kanyakla koda kaka isebedo ka iyudo pesa chon. To sacco to en gino endo manie alwora mar ng'ato, kendo omiyo jal yot mar yudo hola ma opogore opogore kaok ong'iyo kaka nisebedo ka iyudo pesani chon. Bende, bengi kawo sa mang'eny mar mondo oyang jal ka bende jalno nyalo yudo pesa mar chako ohala kata jalno nyalo yudo hola. To sacco to nyalo miyi hola mapiyopiyo kendo ok dwar gigo endo mang'eny mar mondo omiyi ohala. Atamalo mar ohala mar bengi ni malo kendo moloyo atamalo mar ohalano endo ma jo sacco nigodo. Saccos yot mondo ng'ato oyud e alworane moloyo bengi. Kuom mano, kadipo ni ng'ato dwaro chako ohala, ber mondo okaw hola mage kowuok e sacco moloyo kadi okaw hola mage kowuok e bengi.

Mae en yo ma itiyogo e oro pesa ka ng'ato dwaro mondo oyud gimoro, kata gima odwarono kotiyogi yor simo. Jalni nyalo tiyo koda lipa na mpesa. Ka odhiye mpesa mare, mpesa app mare, todhi kar lipa na mpesa mare, kaeto oketo namba mar jogo mar ohala kata business number. Bang' koseketo business number, ibro kwaye ni mondo oket namba mar akaon,t mar jokma odwa orone pesago. Bang'e obroketo namba mar akaont mar jokmodwaorone pesago. Koseketo namba mar akaont, ibro kwaye ni mondo oket omenda ma odwachulo ne gima odwarono. Obiro keto omenda ma idwachulono ne gima idwarono, kaeto ibo kwayi ni iket pin mari mar mpesa. Iboketo pin mari mar mpesa, kaeto ote machuok machal kamae kaka manie pichani biro bironi ka penji ni idwa oro pesa ne jal machalo kamae kamae. Ibiro yie kendo ibiro diyo kar yie kendo pesanino biro dhi ir jogo ma idwaro gir ohala kuomgi no.

Ka ang'iyo pichani, to apro mabiro kuoma en wach ng'ado bura. E pichani waneno jong'ad bura auchiel kendo waneno ka gin e doho mamalo. Kendo e pichani ,waneno jo ng'ad bura madongo mani e doho mamalo mogik mong'ere kaka supreme court. Kendo e pichani waneno ka jong'ad bura gi ochung'. Kendo samoro chalni eka gidwa chako winjo bura mokel e mbelegi, kata gisetieko winjo bura mokel e mbele margi. Kendo gise ng'ado bura e wi bura mokelnegi. Kendo aneno ka gin weche mag ng'ado bura ema dhi mbele. Kendo ma en doho. Koro en weche mag od yalo buche madongo mamalo e pacho kae ema dhi mbele,e picha ma kamae.